eleleki naata pee eboorieki nena daaiki pee eboorieki nena kukuni naa keeta olchani lenye neepoi aau olchani nenapuni neponunui aapik olchamba neari nepiki nena daikin nena nea ilo shani near ingwuesin neeku ore pear nee neeku ingwesin kumuk epikakini pee etum ataar nepiki olchani nepoi naaji ngong enaa enkop napoi neyauni olchani neponunui apik nena tokitin neeku ore naaji oleng olchani ake eyauni nepiki peyie etumi ataar nena ngwuesin tine tenetumi naaji olchani sidai nepiki taata nepiki taisere neeku kila ewiki nepiki neleleku nakataa keeya enye amu tenilo naa ayau nemegol ashu i order pee kiyakini nemegol eyaunoto nepiki ake peetum atua neeku nejia taa eikunakini olchani pee ee nena kulie ngwuesin

Ore ngolikinot naimayie agira aibelekeny olchamba meeu enoitoi oolashumba naa kegol oleng amu mayiolo ina kutuk enye, ore agira aibelekeny naa kiro naa engutuk enye niro ntokiting nemaelewa nemayiolo pih niaku naitanyamal ine negol sii amu ompaka piyata imashinini naas ina siai nibelekenya ilo shamba amu ketur amu mintoki naa atur too toonkaik niaku imashinini intumia teneyieu nimbelekeny amu ore naa eton etii nena mashinini naa kegol tenintumia nkaik inono netii intokiting naalimu tenkutuk negol oleng enkutuk enye amu maelewa nanu pih Niaku mannig' pih niaku kaitanyamal naitanyamal akeyie oleng' nena golikinot, naimaa nena golikinot oleng' tenkaraki ina siai naa kegol imashinini iropiyiani naitumia Ore naa yiok ena ilmaasai mekiata yiok ntokiting naaba nchi amu ngishu naa yiok kiata nemekitumoki amu mekiyiolo ina siai niyanyamal iyiok oleng' niaku ninye ake kintumia amir aasishore negol amu imir taata neemashini iyau alotu aitaas ina siai

Ore ena naa mpoosho kuna naa endaa ena sidai naa olchamba inguaa metii chemicals oleng' ore eniya naa keshipakino iltung'anak teniyierr neeku mpooshu nena pii inche nena naapiki naa ine nirragi tinee apik ine ning'oru il

Ore enagira aasa tene naa kegirae aitai intokiting sidain, netii ntorrok naa kitaini kuna sidain aapik kando aageligel tine. Neeku ore enagira aasa tene naa kegirae aageligel kuna tokiting aitayu, peeitayuni iltorrok, nitayuni isidain nepwoi aamirr. Neeku kegeli naa amu ore piigel naa kesidanu amu ore naa piintai tenebo pookin apik ewuei nebo naa ketii iltorrok logira ainyala, ninyal irkulie, nengwoi neeku ore kulo, ore naai egira aas ninye ina siai agel lelo tokiting, piitai duo kulo sidain ning'waa kuldo torrok peetum atimira ashu etum aawa store kulo sidain nebik aatoni neng'as aitirring'a tine piitoki ake aitai amirr eneishunye kuldo. Ore kulo oinyala naa kenyae inakata tine, ore ilaijo kenana niteng'eli, ore isidain laijo kegoli nitaini aaya ae wueji. Neeku ninche taa kuna, ina taa nalio tene ajo nija naa eesitae